Ee kenyokita ilmaasai aatur ilchambai lenye nakata pee mepukoo inkera enye. Enyokitai aatur ilchambai esiana nakata pee mepukoo ilmareita.

Aagira ena siai aitadamu enkiting'oto osina tiatua olosho amu egira aiting'ie osina pii amu keng'as ena siai aiting'ie osina pii nitagol iltung'anak metaa keas esiai, neeku maibung'a ena siai.